Ũyũ nĩ ũhũri wa biacara, kana nĩ biacara ya mũndũ. Akoretwo aigĩte haha nja nĩgetha andũ makorwo makĩona kĩrĩa arakorwo akĩendia, na ngĩrora wega ndĩrona nĩ mwendia wa maraci, maraci ma kũnungĩra marĩa mũndũ akoragwo akĩhaka nguo-inĩ kana mwĩrĩ-inĩ, nĩgetha akorwo akĩnungĩra wega. Na maraci maya makoretwo mekĩrĩtwo tũcuba-inĩ, na makoragwo marĩ maraci ma mĩthemba ngũrani ngũrani, na nĩ mũĩkaine gũkorwo magĩikara gwa kahinda karaya mwĩrĩ-inĩ. Na makoragwo makĩendio na thogora wa thĩ, thogora ũrĩa mũndũ wothe angĩhota kwĩgũrĩra. Na wendia ũyũ nĩũkoragwo ũkĩrĩirio mũno harĩ macukuru-inĩ, kaingĩ macukuru-inĩ ma yunibacĩtĩ, nĩ tondũ kaingĩ arutwo nĩmakoragwo makĩendia nĩguo gũkorwo magĩetha mbeca ciao cia kando.

Haha ndĩrona arutwo, arutwo arĩa mahana ta marĩ a cukuru ya mũthingi, na maroneka makenete mũno nĩgũkorwo magĩtũmĩra macini ĩno ĩrĩa nĩya kompiuta kana ya laptop. Ndarora ũũ ndĩrona ta arĩ gĩthomo kĩrĩa gĩkoretwo gĩkĩrehwo mathukuru-inĩ, nĩũndũ wa mũbango ũrĩa ũrehetwo macukuru-inĩ wa CBC. Ciana gũkorwo cigĩthoma kompiuta cirĩ nini ũũ, nĩ atĩ nĩcigũkorwo cikĩhota gwetha mathomo mao kũrĩa nenda-inĩ, na ningĩ nĩmegũkorwo magĩthũndũra maũndũ maingĩ kũrĩa cukuru-inĩ, na makahota kwambia gwetha mũthithũ wao o tene marĩ anini. Ningĩ nĩũkoragwo ũkĩararamia meciria mao, ĩndĩ magũkorwo magĩciria ta andũ mena gĩthomo kana andũ mowĩ ũhoro wa tekinoronjĩ. Na magĩthiĩ na hau mbere nĩmegũkorwo mena wendi wa gũkorwo magĩka kothi iria cigũkorwo cikonainie na maũndũ ma tekinoronjĩ na kompiuta.